Enetipat naa ena baye amu adolita tenewueji ajo ee ewueji naa naai natuunieki sukuma naa ekemiritai neeku enetipat ena baye oleng' amu ninye naa ninye inosieki naai endaa arashu ore tanakata ele airemoni loosukuma naa tele shamba lenye ake ninye itau naai kuna puka alo ayierr naa eneyieu naai nkuti pisaai embene enye naa kitau naai mpuka nelo alo amirr naa ketum naai iropiyiani neku ina naa paa enetipat naa ena baye najo naa tenewueji.

Ore ena baye naa ninye eesitai toonkuapi ormaasae ashu toomuruan naa iyiook nekitii naa enetipat ena baye amu iloopeny naatoi oing'orita ntokitin enye neeku ebaiki negira naai naa olopeny ntokitin aing'uraa enaa enidolta tanakata kulo aramatak ena tasat naa o ena ayioni, kenitai inaduo tare ebaiki naa ina saa etabautua naa ntare ang' neeku kikene naa pee eyiolouni enaa ketabautua ntokitin pookin, neeku enetipat naa ena baye oleng' ena nadolita tenewueji.

Ore taa toomuruan keesitai entoki nijio amu kemiritai naa kuna tokitin pookin nidolta tena pisha amu emiritai ilnyanya nemiritai kitunguu emiritai sii elde nanasi ore sii nanasi neme oleng' emiri elulung'a nijia kedung'udung'i naai metaa ndungot naa pee etumokini aatimirr ebaiki nemiri shirini niilep taa naa nijia ake sinye etiu ndizi kelelek naai eya oltung'ani ilo toki elulung'a ashu elotu naai aya naa moja moja neeku enetipat naa ena baye toomuruan nikitii amu miingil naa nai iltunganak aapuo enelakua apuo aatalu ntokitin nijio ilnyanya ashu nkitunguuni neeku enaa osirua ninye naai iata oltung'ani nitaanikita naa inaduo wuejitin niitau inaduo tokitin metaa itum naa tesiekunoto neeku enetipat naa ena baye oleng' temurua iyiook nekitii.

Ore taa entoki nadolita tenewueji naa adolta nkretini ornyanya nadolta siinche ee irmariko ooto naa enijo aing'orr naa kesidai etiu enaa olduka taate ele amu etiu enaa kadolta the ee sininye ekrate omukateni te kando tekedienye ino naa neeku ninche ntokitin nadolita naa Tena pisha.

Ore entoki nagira aasa tenewuei naa ore ena aji naa enoshi najo ilashumba greenhouse ashu ewuei neunishoreki ebaiki negirai aunisho ashu ena nidipaki atuunishore neeku ore entoki naasitai tenewueji naa entoki najo embolea ninye naa egirai aitau tene, neeku mbolea ena nagirai aitau tenewueji inye egira iladuo aasak aitau tiatua ena aji.

Enetipat ena baye amu ore ena pisha entoki naasitai naa olchamba etiiki, ene tasat naa najo emtaalamu naai naa eunore naa entoki naasita naa ena terit ipimita ajo nanu ena terit ipimita aayiolou naa ajo kebaa enkare natii ena terit neeku ninye entoki naasita naa ena tasat natii ene naa enetipat oleng' amu nakata naa eyiolouni enaa kesapuk enkare olchamba enaa kekiti, neeku sidai naai ena baye naa naasitai.

Ore taatoi kulo naa olchamba taatoi etii naa ore entoki naasita naa pisha taatoi ewoshitoi ena mimea naai naatai tenewueji amu ajo nai nkuashen kuna nai owoshito pisha nebaiki naa kejo naai pee irriwaki, ebaiki netii oldakitari naai loyiolo kuna siaitin oomoyiaritin duo naai ekuna daiki arashu kuna tokitin nauni neeku eneosh naai pisha pee irriwaa neyiolou ele dakitari aayiolou ajo kaa muoyian naa ena nekilo naai aliki ajoki kalo shani naa itumiai arashu enoshi ena daa naa pee etumoki enaduo muoyian ataa metii neeku enetipat ena baye naa esiai sidai naa naai teneesi amu eniosh pisha pee irriwaa naa kilikini ilo shani laa ninye ifaa pee iosh naaduo endaa ino.

Ee ore entoki nagira aasa tenewuei naa ore enewueji naa greenhouse ena aji duo naunieki indaiki eeh naa ore entoki nagira abulu tenewueji tenajo aing'orr naa cucumber neeku ninye entoki naasitai tene wueji amu ajo idipaki apa atuun, etubulua mpaka naa ometabaiki ena rishata naitaunyieki neeku naa etabaua erishata naitaunyieki neeku naa ninye eesita kulo airemok kegirai naa aitau.

Ketii emurua nikitii ashu natii Nanu, ketii ena siai naunishoi taa amu sukuma taatoi eunitoi ele orere otii ene naa nijia ake ikunitai toomuruan nikitii naa ore eninko naa pee iunisho naa nji naa kifaa paa are ele aini ooim enkare arashu ena drip line kifaa paa ore kila empukai naa kiun tenkalo Ina kiti kutuk oshi naimu enkare amu nijia naa ejo sheria naai eunito neeku naa nijia ikunari naa ena siai.

Kaidim atolimu entoki nagira aasa tenewueji olameyu taatoi ninye taatoi ele otara ntokitin ometabaiki taatoi enkata nataa etashala nkishu pii arashu miidim nkishu aitasho naai, etaa nkishu inoshi naa ekedumuni amu iting'o naa nguvu etaa olameyu metumito enkujita ebaiki nemetumito siinye enkare neeku ninye naa nayaua entoki naijio ena na ninye naa nagira aasa tenewueji.

Ore tenanu naa kanyorr ena baye amu ore entoki nagirai aitaduaki iyiook tenewueji naa oltung'ani ookito shai netii taakeyie irmatunda loomuain pookin inewueji Naa ore nanu entoki nanyorrie ena baye naa naa kejo oshi ilashumba keetai entoki naji balance diet arashu anya duo naai endaa nikiidim aishoo afya naa enijo aing'orr ele tung'ani naa keboitare ndaiki pookin netaa kishoru afya neeku naa sidai tenenya oltung'ani ndaiki naishoru afya amu ina kata duo naai ebulu oltung'ani etum oltung'ani enaduo biotisho naa naishiakinore, neeku kanyorr nanu ena baye.

Enetipat ena baye temurua ang',amu ore sababu naa ore ninye ena naa enkoitoi ning'as atumie iropiyiani amu tenintobirr naai orkiti shamba loosukuma niya osokoni nilo taa alo amirr ashu iliki naai iltunganak ajoki aata orkiti shamba loosukuma neeku ootu ewaita naa keeta iropiyiani niya ake inaduo pisaai nilo aibelekeny metaa aai toki enkurma eimu naa Kuna sukuma, nebaiki taadake nilak mia tano enkerai esukuul neeku naa ina paa enetipat ena baye naa temurua.

Ore taa amu olchamba ele loidipaki ataarr etaa irmaluka ake otii ore naai enikunari naa toomuruan naa peiturruri naai kulo maluka amu ebaiki negira enchan aaku etataana ashu edoltaae irbulabul lenchan neeku eyieuni naa nigili aun ele shamba naa ore entoki naasi naa pee itauni kulo maluka itaasi naai ntokitin are amu idimi naai aishoo nkishu minasa kake eneeku duo naai etoito inji ore entoki naifaa pee itaasi naa peepejori neeku akasidai ena baye tenitauni irmaluka nepejori pee etumokini naa atuun naa olchamba etaa naa safi olchamba.

Ibelekenye ena baye toonkuapi ang' naa ore sababu duo sapuk naa ninye nayaua naa ilameyutin amu tenijoaing'orr naa nkishu kumok kuna, ore toonkuapi ormaasae nemeekure etai oltung'ani oota duo naai nkishu kumok naa tenkaraki naatoi esiai olameyutin amu iminita taatoi enchan ore sii enkae igilaki aatum nkoitoi kumok naanya ntokitin ashu naitumia naai nkishu metaa meetai toonkang'itie naa entoki nijio enkisuma amu eleo enkerai niidim secondary nelo university nemirakini inaduo kishu neeku naatoi metii naa nkishu naaba nijia naatumi naa toomuruan tenkaraki naa nena sababuni pooki amu etii ilo ameyu netii nena sukuulini.

Ore entoki nagira aasa tenewuei naa enkima nainasa enkop ninye nainasa enkop naa ore sababu naidimayu naai nayaua naa ebaiki netii oltung'ani otooko osigara nitiaya enoshi kiti wueji naai kiti netung'uayie niibung' enaduo kima enkima, ore sii enkae ebaiki netii oltung'ani oshomo aturr ilotorok nitiaya enkiti kima niibung' ina kima enkop naa nenya, neeku ina nagira naa aasa tenewuei.

Kadamu enkolong nataasa enasiai kake oleng apa pataasa na kataasa ana kibarua na katuturo oleng amu olchamba lai atuturo, kataasa ana kibarua amu esiai ake aishooki lolchamba losukuna mairemoki na sukuma aipalilia naitau okchafua tiabori naar oladuo sero metaa eijo kesawa neaku ninue na nanu adamu na enkolong naapa nataasa enasia.

Ore ena siai tenkop ang' nemetii amu meetai naai iwuejitin naai niragie nkariak nijio kuna neeku ore nanu tenkop natii nemesapuk ena siai ashu tenijo naai aing'orr naa kibaari enewueji nemetii naa iwuejitin naijio kuna neeku mekiata iyiook tenkop ang' ena toki.

Ore ena siai tenilo ang' nemikiata iyiook kulo matunda ore entoki nikiun iyiook naa entoki nai nijio mpoosho entoki nijio irpaek kake mikiata nai ena abila ekulo matunda mee sapuk duo naai ashu adim atolimu enikunari ena siai naai duo tewuei nanu natii.

Ore ena baye naa enkitookoto naai naitooki ilchambai neeku ibelekenye naa enkitookore olchambai amu meekure aa ilapa tooi itumiai liidim atubukokinyie enkare olchamba ashu nai drip line ore sii piibelekenye esiai tenkop ang' naa keya enkare pole pole kasidai naai ena baye oleng' amu kitobiraa enkare nebaiki naa olchamba pookin.

Enetipat ena baye naai temurua ang' amu teneuni ilchambai tenaoitoi naa kasidai amu ketii naai oladuo tung'anak naa oturito oladuo shamba ashu ogira aipalilia oladuo shamba netum siinye enkare eneimu atijing'a naai olchamba neeku enetipat naa ena baye amu sidai enetai oramatie lolchamba esidai amu etii naa Kuna oitoi oonkejek oltung'anak metaa mee enchumata endaa naai iim neeku ina peenetipat naa ena baye.

Ore nanu entoki naidim atejo tena pisha naa kanyorr sinanu ena baye nagira naa aasa tenewueji neeku kanyorr ena baye naa ore sababu naa olchamba taatoi ele oidipaki naai atuun oidipaki aatuturr itu euni, etuturoki naa ele shamba neeku olchafu egira oladuo tung'ani aitaau pee etumoki naa atuunisho neeku enetipat naa ena baye neeku kasidai, kanyorraa naai nanu.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena baye tene naa iltunganak oshomoita aadung'u irkeek aaponu aapuo aasotu irkeek iltunganak lemitumiaa naai entoki nijio orgaas nemitumia oljiko neeku iloshi tung'anak naa kulo ashu iloshi maasai oitumia enoshi kima ake orkeek neeku naa ore entoki nalotu indamunot naa irkeek naa kulo ooshomoki aasotu tiang'ata pee eponunui naa aponu aayierishore neeku naa ina embaye nagira aasa tena pisha.

Enetipat pee iaas ena baye aa tenkaraki ena sidai teneetai irbaribarani ashu nkoitoi naai naimi naisiaja metaa ninye naai tenaa oltukutuk iata oltung'ani, enaa engarri neim naa ewueji naisiaja amu teneeim orbaribara lemitobira naa keerr toi ingarrin amu inyial naai ebaiki naai nedany oltukutuk arashu edany engarri nkejek neeku enetipat naa naai ena baye tenitobiri naai orbaribara naa oim olorere.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa olchekut otaboloyie nkishu, neeku olchekut otoosho nkishu eloito naa alo aing'orr neeku ina naa entoki nagira aasa tenewueji naa entoki etipat oleng' enelo oltung'ani naai airiamariyie nkishu enyenak nelo aduaki naa ewueji ninasita nelo aduaki enkare.

Ore entoki naasita kulo tung'anak naa egirai naai aijadiliana ajo kamaa kakwa moyiaritin tanakata eeta naai ndaikin tanakata naunitoi amu enidol tanakata naa mpishai natii oontokitin eetai mbenek naai ing'oritai aajo kamaa ena abila ena daa kuna benek enyenak kanyioo naai naitotiwuo naai nji metaa nji etiu kaa muoyian eeta, nidimi naai aatayiolo aajo ketia oitooi naai idimi aanoto oladuo shani naai lenaduo muoyian neeku ina majadiliano etii naa kulo tung'anak otii enewueji.

Ore entoki nadolita tenewueji naa enkiteng' oldakitarini naai ninche naa naatii ena pisha naa ore entoki naasita naa egirai naai audoki naa osiringi ore ele siringi naa pee elo enkiteng' nai atum ee naa aaku enuta amu ore ena neme enoshi oitoi nai nayakini enkiteng' oloing'oni nelo naa enaduo kiteng' alo naa anutayu neeku naa ina nagira aasa tena pisha

Ore entoki nadamu naa eng'as ninye entoki edukuya alotu etii kibarua enewueji mee iltung'anak sii pookin mee olopeny ilchambai kulo pokira okuni ebaiki naa oltung'ani obo olopeny olchamba kake ebaiki toi ninye nemetii olopeny olchamba enewueji irkijanani naa naai le kibarua ninche naa ootii ene neeku eng'as entoki nabo aaku etii, enotoki kibarua ore sii enkae netii osiligi lendaa amu enidol oltung'ani otuuno olchamba enyokita nji naa endaa naa egira atalu neeku eng'as aaku etii osiligi amu egirai naa aunisho, neeku ninche naa ntokitin naaponu indamunot tenidol enal.

Ore nai tenkitaunoto naa ena toki ena daa nagirai aitau amu enijo aing'orr esidai naa dania ina naitautoi naa ore naai enkoitoi nisumie oltung'ani naa pee eyiolou naa oltung'ani ajo ebaiki naa mbenek edania enyai ore sii enkae niliki ajoki pee itauni naai tentanata metaa mee te katikati naai edung' , tentanata naai itauni neeku ina naa enkoitoi niidim aisumie naa oltung'ani pee eyiolou ena siai.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa ntare naai etipikaki olori ore nai nebaiki naa ntokitin are ashu uni ninche epoitoi apuo aitaas, ebaiki naa naa ntare naing'uaa oltung'ani neeku ang' naa egirai aayaki tolori ore sii enkae nebaiki naa ntare naapoitoi aapuo amirr neeku naa ekeyaitai naa osokoni neeku ninche ntokitin naa naagira naa aasa tenapisha.

Ore entoki edukuya naa akanyorr ena nagira aasa tenewueji amu tenadol naai naa kadamu nkolong'i apa esekondari etii apa enkisuma naji agriculture naa ninye apa kias entoki naa ijio ena naa enetipat enabaye amu kifundishiai naai tayiolo naa atuuno naai kuna sukuma neeku enimpang'u ninye naai oltung'ani alotu boo nitum naai nkoitoi nilotu auni niyiolo ajo kakua keek idimi naa atosh, neeku enetipata naai ena siai.

Tenadol ena pisha ore entoki nalotu indamunot naa emponaroto oonkishu amu etoishe duo enkiteng' neeku etoponate duo nkishu naata oltung'ani ore sii enkai nenoto duo tinaang' kule enotoki naa entoki naisotieki olturungi enemeetai inye oshi etoishe naa duo ena kiteng' neeku etaa naa etumi kule ore enkae ee ekuu emiri kuna ale ninying'unyieki naai nkulei daiki naa.

Tenidol enaa pishaa naa oloramatanii loonkishu naa kadamuu ajoo etashaa enkai etaa olarii netum sii nkishuu endaa tenidoll olarii obanjii nenotitoo nkishuu endaa netumii kule neekuu ninjee adamuu tenadoll enaa

Tenadol ena siai ore entoki nadamu naa tenibookino endaa orkujit arashu kuna tokitin naa nemifaa pee etii atua endaa naa kiinyial naa enaduo daa neeku naa metumi naai endaa tesidano ashu tesapuko amu keerr naa nkaitubulu enaduo naatubulutua neeku kasidai teneesi ena naasita ele tung'ani nintau oladuo chafu tolchamba lino pee etumoki naa olchamba atubulu metii olchafu ashu metii inaduo tokitin naamitiki endaa ebulu.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa eetai KWS neetai irenjai kulo oshi losero naa oingorr intimi niinyorr nguesi ontimi ore naa tenewueji naa embaata naai egirai aabak ele meut oirragieki naa tenewueji ebaiki netang'asaki naai audoki oloshi shani ongasae audoki KWS naa nguesi pee etumoki aataramat, neeku kemuoi naa ele meut neeku naa ninye egira kulo tung'anak le KWS

Ore kulo asho netipikaka impirai naa ilasho sidaain oleng' enetipat ena baye napiki ntokitin impirai arashu enipik naai oltung'ani nkishu inonok olama amu ore kuna pirai naa keeta inkarn ashu number naigero naa olopeny naatoi ebaiki neeta entoki naimaanisha nena wuejitin naigerokino inewueji neeku enetipat ena baye amu eyiolou naa oltung'ani enkiteng' ashu nkishu enyenak enoshi kata naai imina enkiteng' naa kakintaduaki naa naai ena pira arashu ele ama otii kuna pirai ajo ole fulani naa naai enkiteng',neeku eniimin ninye naai meyiolo olopeny niidim naai iyie atayiolo ajo oltaani le fulani oshi oota ele neeku enenye naai ena kiteng'

Ore tenadol ena siai naa nkishu taatoi kuna naalepitoi ore kuna kishu naa enijo aing'orr naa ketii nkambaai eteenikiaki nkambaai naa nchoo ake pee elo enkiteng' ometabaiki ewueji naa keenieki enkamba ekepe e aduoo kiteng' ebaiki naa nenyorr olashe lenye kake mishoru naa metalepi naa ore naatoi amu ore siinye faida enkiteng' naa kuna naatoi amu etii esiai ekule netii enoonkiri netii sininye emirata memit sii naai kule etaa etoishe neeku naa kibung'a naai olopeny enaduo kiteng' taa netumoki aatalep neeku ninye naa entoki nadolta tenewueji.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa irng'atunyo adolita ookito enkare, adolta ilipong'a orngatunyo aaare nadolta oloing'oni obo neeku ninye naa entoki netaa naa adolta tenewueji.

Ore naai eng'eno ashu entoki niata pee iyiolou ataasa ena siai naa orkembe naai ake eyiu oltung'ani amu idipaki naa atuun kulo paek neeku orkembe naai ake eyiu iyie oltung'anak naa ashu ilaasak lesiai enira naai oltung'ani laa kabusy metaa mitumoki iyie naa ataasa ena siai nilak naai iltunganak likiasaki mitobira naa ele shamba lino.

Ore taatoi tenewueji, tene pisha amu ingati adolita naa nkishu e ang'ata amu idolita ajo eyiu enyanyukieyu nkishu, neeku ingati adolta tewuei park paye ena amu ijio ewueji naai nelala naa wuasin neeku ajo enaa park ena neeku ingati naa kulo ootii ene.

Ore tenewueji naa iloingo'k adolita iloingo'k aare naa loogira aara neeku ninye naa adolta tenewueji neeku naa iloonkishu naa tofauti ebaiki naa iloonkishu naai enkang' nabo kake etii naa oloing'oni adake laa ninye orbotorr netii orkiti laa keyieu nilepaki olikae naa airish, neeku ninye naa entoki nadolita tenewueji.